Boisiet ne agere ko biik chemite melit ii ak biik chemiten ainet, amang'u name njerenik. Boisioni komache itindei ketik ii sichop melit ii agitio kenam njerenik. Kongoi.